Ore kuna naa ee empikata oonkurueni, yani ipik inkurueni nifuga aa nishori endaa aa nintoti nifuga metaa kumok ,asii neaku kinyanguni nikiyaki ropiyiani sidan.

Ore enaa naa ee nkaitubulu epilipili ,ketuunoki vilevile tolchamba neaku ketubulua, iterua abulu netii neaku ore tanakata kei tayari tanakata peitaini au tumia, kitumia sai ena pilipili amu eo.

Ore enaa naa ore ake eneikoni peetumi ena naa keuni keiremi olchampa neuni tanakata ee lanterera le nganayio arashu landerera ,aas nitubirunye neiremuni aas nebulu aitobiraki ormananasi, nebulu omitauni anya.

Aasi eeh empikata taa olukunguni ena ,yani ifuga ilukunguni kuna aa aa irmosor arashu aa nayiengi ,kake kuna ormosor duo oleng. Intobiraki uwueji sidai nainosie endaa nimipangu nimiinyal menyaa ee menya kuna oilepuni endaa ometaa miipang keyiuni nifunga aitobiraki neitau irmosor nimir taa irmosor tanaa inakata.

Eeh nkitejon taa kuna, enkifugata oonkitejon kuna ,na keifugai amu kenyai nkiri enye neaku ina taa peifugai, neaku ifuga aitobiraki tewueji sidai nintobiraki metaa miipang ,nincho endaa teine ,aasi ore taa pemirai nebulu nimir amiraki ltunganak onya nkirik amu kenyai nkirik

ore ena naa ee impuka aa noshi naaji kapish oo sukumawiki neeku ninche kuna naa ee kee keshomo taa dii oltung'ani aitai tolchamba peetumoki duo aitumia ashu peetumoki atimira amu keuno tolchamba neeku keshomo ake aitayu peelotu amirr.

Ore ena naa enetipat amu, olduka ele. Naa tenewueji oshi eponunui ainyang'u kila kitu ,entoki akeyie nayieu oltung'ani, endaa, enkurma, nena kuti tokiting',sudai. Neeku kegira ele tung'ani ainyang'isho. Egira ainyang'u endaa, eh ninyang'u sudai, ninyang'u suiti lonkera, neeku enetipat ena amu ketum oltung'ani entoki nemeeta oshiake.

ore ena naa insuirance e sirkali naji social health authority aa SHA naa ore ena naa keesisho ailak ake inkuti ropiyiani e registration neeku ekilak akeninye sirkali imbiili esipitali neeku mintoki aitumiyia nena kuna roipiani inonok embene kiaku ekilak ake ninche sirkali nena kulie pookin tenaa forty thousand bill nikilaaki pookin.

Aah ore kuna kadii naa ee keji driven lisence ee enkadi ena naa ore ake piilo sukul ena oreuta oongarin, ee ore ake peindip amu ias aa karibu olapa .ore ake peindip niim entemata ee anaa enye, aas nikinchore enakadi naitodolu ajo indipa iyolo aterewa engari na kiruhuni piim orbaribara pookin le Kenya.

Ore ena na kitodolu ajo eeh ee nkopisi kuna e kenya wildlife service kuna naitasheki ngwesi neaku kegira aitodolu ajo indim ake atalaa te te safari te mpesa melasima ake piilak cash nilak tebenki naji ABSA nilak te KCB nilak te Standard chartered aasi neaku kitodolu ajo me mee lazma nilak te te cash.

Ore ene enewueji na ketii oo olopeny enkop a or president apa leongwan oji uhuru kenyatta ,netii orbaribara ogirai apik olam ninye ogira ashet neaku keewuo abol peiterenu ashet neaku epoitare ir contracters oltunganak lesiiai enkira ee aitodolu arashu abol ilo baribara peitobiri.

Ore kulo naa lakilini sapukin te tonko sapukin tonkoti tonkotinini pookin ekenya, ninche oitasheki kotini ee eshumata ampaka eniabori ,na ninche oiamua irkesin sapukin oleng lo kulo laihusu ee ltunganak sapukin anaa raisi okulie tunganak sapukin le serkali.

Ore ena naa orege lelaata ee e engarienkima etaata, keju tenkutuk olashumba standard gauge railway naa keitodolu tene ajo ee kesaaja elo, kesaaja imbuuk ee ticket nilotie arashu ilak ticket nilotie taisere arashu enkailong, nilak taata tiket oropiyiani naaje.

Ore enaa naa endungoto oonkipandeni, eitashieki ee ee ee IBC na ore ena na enetipat amu kedung ltunganak inkipandeni netum atoosh kura agelu olarikoni oyieu, ne ne ne neton itueshoki lelo lemeyieu.